Ndarora gabica-inĩ gaka, nĩndĩrona mũmera wa cotton kana mũmera wa mbamba, ũyũ nĩ mũmera ũkoragwo ũkĩhandwo mũno mũno kũndũ kũrĩa kwĩna riũa, tondũ ndũbataranagia maĩ na njĩra nene, rĩrĩa mũmera ũyũ wakorwo ũkĩhandwo, kana rĩrĩa wakorwo ũkĩgethwo, nĩũteithagia arĩmi mũno mũno gũthondeka mbeca, tondũ nĩ ũkoragwo kana nĩũkoragwo ũkĩhũthĩka gũthondeka mũno mũno nĩ iganda iria cithondekaga nguo, gũthondeka indo ta matress, gũthondeka indo ta nguo cia kawaida iria andũ mekĩraga, ona kana gũthondeka mĩrĩngĩti, koguo mũmera ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno harĩ arĩmi a bũrũri wa Kenya. O ho, mũmera ũyũ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩtũmaga ndĩwende, nĩ atĩ ndũkoragwo na mbanjeti nene kũmenyerera, kana ndũkoragwo na mbanjeti nene rĩrĩa mũndũ akorwo akĩhanda, na ũyũ nĩ ũndũ ũteithagia mũno, kũgacĩrithia kana gũtigĩrĩra atĩ ndũnakorwo ũkĩũma, rĩrĩa kwagia na mbura kana rĩrĩa gũkorwo kwĩna riũa, tondũ no ũkorwo ũgĩkũra rĩrĩa kwĩna riũa na rĩrĩa kwĩna mbura, koguo mũmera ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno, na nĩ ũteithagĩrĩria arĩmi, gũthondeka mbeca na njĩra nene e na...

Ndarora haha nĩ ndĩrona vidudu kana ciũmbe iria ciĩtagwo insects, kĩũmbe kĩa mbere haha nĩ njũkĩ, njũkĩ nĩ irĩ bata mũno, tondũ nĩ iteithagĩrĩria arĩmi na gũthondeka ũkĩ, njũkĩ ciĩtagwo na gĩthũngũ honey bee na gabica-inĩ gaka njũkĩ ciĩ haha thĩ, haha thĩ wa screen, njũkĩ nĩ nyamũ cikoragwo cigĩteithia mũrĩmi gũkorwo agĩthondeka ũkĩ, ũkĩ ũrĩa ũteithagĩrĩria na njĩra ya gũkorwo ũkĩendio, na kũrehera arĩmi bainda nene, rĩrĩa makorwo makĩendia ũkĩ, ũkĩ nĩ kĩndũ kĩ goro mũno mũno ũngĩthiĩ ta rĩu gũkĩgũra okorwo nĩ thoko-inĩ kana supermarket, na nĩ ũkĩ nĩ ũkoragwo ũkĩendio na mbei mbei nditũ mũno, na koguo mũrĩmi nĩ akoragwo agĩteithĩka, angĩkorwo aigĩte ũkĩ, kana angĩkorwo aigĩte njũkĩ na njĩra nene, koguo njũkĩ nĩ irĩ bata mũno, na nĩ iteithagĩrĩria mũrĩmi gũthondeka bainda nene cekita-inĩ ya ũrĩmi ũkĩringithania na nyamũ ici ingĩ ciĩ mbica-inĩ ĩno, tondũ nyingĩ nĩ irehaga mĩrimũ mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩtateithagia mũrĩmi.

Ndarora gabica-inĩ gaka, nĩ ndĩrona mũmera ya marigũ, ĩkoretwo ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ, mĩmera ĩno ĩhandagwo na njĩra ya kũrenga akorwo nĩ irigũ rĩkũrũ, ũkarenga kĩmũrita kana kĩhonge kĩa irigũ rĩu, nogakorwo ũkĩhanda handũ hangĩ nĩgetha irigũ rĩrĩ rĩkorwo rĩkĩhethũka, ũũ nĩ ũndũ ũteithagĩrĩria na njĩra nene tondũ mũndũ ndakoragwo agĩbatarania gũkorwo akĩhanda akĩhanda irigũ tuta-inĩ, tondũ wakorwo wĩna marigũ manene, nĩgũkorwo tu ũkĩrenga gacunjĩ ka irigũ rĩu, nokorwo ũkĩhanda handũ hangĩ. Irigũ nĩ mũmera ũbataraga gũkorwo ũhandĩtwo irima-inĩ iriku, tondũ nĩ ũbataraga mĩrita ĩkorwo ĩkĩũmĩrĩria, na koguo marima kana mĩtaro ya marigũ no nginya ĩkorwo ĩ mĩriku wega, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ marigũ maya nĩ marikĩra kana nĩ makorwo mĩriga mĩrita yayo nĩ ũndũ wa ũritũ nĩ yahota kwĩgitĩra kuumana na rũhuho, na koguo ingĩruta mũndũ ũrĩa ũrabanga kũhanda marigũ, akenjaga agakoragwo akĩenja marima kana mĩtaro mĩriku gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩ.

Ndarora gabica-inĩ gaka, nĩndĩrona mwatũ wa njũkĩ. aah mĩatũ ya njũkĩ nĩĩ nĩĩkoragwo ĩthondeketwo gũtigĩrĩra atĩ nĩ ĩratega njũkĩ na njĩra nene. Rĩrĩa mũrimĩ wa njũkĩ akorwo akĩiga mĩatũ, nĩakoragwo agĩthondeka bainda nene tondũ um mĩatũ ĩno, nĩgokagwo ĩgĩteithĩrĩria kũgucĩrĩria njũkĩ iria icokaga gũthondeka ũkĩ, ũrĩa mũrimi akoragwo akĩendia na koguo gũũtigĩrĩra atĩ nĩarathondeka baita na njĩra nene. Koguo um mĩatũ nĩĩrĩ bata mũno sector inĩ ya ũrĩmi. O ho no njuge atĩ um mĩatũ nĩgetha ĩkorwo ĩkĩgucĩrĩria njũkĩ, he bata wa gũkorwo ĩkĩhakwo rangi, rangi ũrĩa ũragucĩrĩria njũkĩ ta rĩu noũhake rangi ta rĩu wa yellow nĩgũkorwo rangi ũyũ nĩũkoragwo ũkĩgucĩrĩria tũtambi kana insect nyingĩ na njĩra nene. Koguo he bata wa aah rĩrĩa mũndũ arakorwo agĩbanga kũiga njũkĩ akorwo akĩiga mwatũ wĩna rangi ũragucĩrĩria, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩagucĩrĩria njũkĩ, nĩgetha o ho cikorwo cigĩũka na njĩra nene ihote kũthondekera mũrimi ũkĩ aah ũrĩa ũkũmũteithia gũthondeka bainda ya...

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ ndĩrona mĩtĩ ya mĩbabaĩ. Mĩbabaĩ nĩ matunda makoragwo makĩrĩo mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, tondũ nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria mwĩrĩ na njĩra nene mũno. No mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona mĩbabaĩ kana mĩtĩ ya mĩbabaĩ ĩkoretwo ikĩrengwo. aah Ndingĩkorwo ngĩmenya gĩtũmi gĩa gũkorwo mĩtĩ ĩno ĩkĩrengwo, no ngĩona kana ngĩcirĩria, nĩ nĩgetha mĩtĩ ĩno ĩkorwo ĩkĩhethũka. O ho no akorwo mwene mĩtĩ ĩno arenda kũhanda kĩndũ kĩngĩ thutha wa mĩbabaĩ, kana akorwo akĩmunya mĩtĩ ĩno, nĩgetha akorwo akĩhanda mĩmera ĩngĩ. No mũno mũno ĩno nĩ njĩra ĩrĩa ĩtagwo na gĩthũngũ pruning ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩteithia mĩbabaĩ kũhethũka, nĩgetha gũkorwo kana nĩgetha mũrĩmi akorwo akĩongerera bainda. Mĩtĩ ĩno nĩ ĩraciara mababaĩ wega, tondũ ndarora mababaĩ maya nĩ matungu wega. No ndingĩmenya no ti kũgetha, tondũ korwo nĩ kũgetha, matunda maya ma mababaĩ mangĩrĩ maronania dalili cia kwĩruha. Koguo mababaĩ nĩ mĩmera ya bata.

Ndarora gabica-inĩ gaka, nĩndĩrona mũmera mũthemba wa noe, mĩmera ya noe nĩ mĩmera ĩkoragwo ĩkĩhandwo na njĩra nene bũrũri-inĩ wa Kenya. Noe nĩ mũhĩrĩga kana nĩ mũthemba wa mboco, tondũ nginya mbegũ cia noe cikoragwo cikuhanĩrĩirie ũgĩcirora nginya no uge nĩ mboco, ũndũ ũyũ ũkoragwo ũgĩkwo na atĩa rũrĩrĩ-inĩ rwakwa? No njuge rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, andũ arĩa aingĩ mahandaga noe, matikoragwo magĩcihanda ta ũũ ndĩrona mbica-inĩ ĩno, tondũ haha nĩ ndĩrona nĩ mĩtaro yenjetwo gatagatĩ ka raini ĩmwe ya noe neyo ĩngĩ, no rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, makoragwo makĩenja makĩhanda noe na njĩra ya gũcikia marima-inĩ, rĩrĩa ciakorwo cigĩikio marima-inĩ nĩ gũtikoragwo na ũhotekeku wa noe ici gũkorwo cikĩnyitana, na koguo kũhakikica atĩ o noe o noe nĩ yakũra wega koguo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa no njuge, noe cihandagwo na njĩra ya gũikia irima rĩmwe nginya rĩu rĩngĩ, na kũhakikica atĩ marima maya matikuhanĩrĩirie nĩ getha.

Rĩrĩa ndona kanyamũ gaka nĩ menyaga gakoragwo ge ka wĩra wa kũnyua maĩ, nĩ gakoragwo gaikĩtio mũno mũno indo-inĩ iria njerũ, indo iria citabatiĩ gũkorwo cikĩingĩria maĩ, kanyamũ gaka getagwo silica gel na nĩ kahũthĩkaga harĩ kũnyua maĩ marĩa mangĩkorwo me thĩiniĩ wa kĩndũ na gũteithĩrĩria na njĩra nene. O ho, kanyamũ gaka nĩ karĩ bata tondũ nĩ karĩ tũnyamũ thĩiniĩ ko karĩa gakoragwo gakĩgirĩrĩria, nĩ gũkorwo nguo nĩ cia guma, ũngĩikia kanyamũ gaka nguo-inĩ ciaku nĩ gakunywa maĩ marĩ mangĩkorwo me thĩiniĩ na gũteithĩrĩria kũgirĩrĩria kũguma na njĩra nene, o ho kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa kwa mũhiano niĩ mũno mũno ndĩgaikagia nguo-inĩ ciakwa, rĩrĩa ndakorwo ngĩkogwo , nĩngoragwo ngĩgirĩrĩria kana ngĩ- hakikisha atĩ, nguo ciakwa citinakorwo cikĩguma, na itirĩ na ũgunyu na njĩra nene na gũteithĩrĩria kũgitĩra nguo kuumana na kũguma, tondũ nĩ karĩ tũnyamũ tũhana tũmĩcere tũrĩa tũnyuaga...

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ ndĩrona mũrimi ũrakorwo ahandĩte mbembe ciake na njĩra ya gũtukania mbembe na mboco mũgũnda-inĩ hamwe hamwe. Ũrĩa ingiuga nĩ atĩ, rĩrĩa mũrĩmi akorwo agĩtukania mbembe na mboco, nĩ akoragwo nĩ harĩ bainda na nĩ harĩ hathara. Bainda ĩmwe ĩrĩa akoragwo agĩthondeka nĩ atĩ, nĩ akoragwo akĩnyihia space ĩrĩa yendekanaga ũrĩmi-inĩ na kũmũteithia gũkorwo akĩhũthĩra mũgũnda na njĩra njega. Ũrĩmi wa na njĩra ya gũtukania mbembe na mboco, no ũrĩ hathara tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo agĩtukania mĩmera ĩno ĩĩrĩ nĩ akoragwo akĩremwo kũrĩmĩra mboco, tondũ mbembe igĩkũra nĩ ikoragwo igĩkũra na njĩra nene na rĩrĩa ciakorwo igĩkũra nĩ ikoragwo ikĩhumbĩra mboco na kũgirĩrĩria mboco gũkorwo ikĩrĩmĩrwo. Tondũ mboco ciahutio rĩrĩa ciĩ nene kana ta rĩu mbica-inĩ ĩno ũũ ndĩrona nĩ igũkorwo ikĩhĩa. Koguo thikũ ici andũ nĩ macenjetie, na ti ta hau kabere rĩrĩa marakoragwo magĩtukania mbembe na mboco, no ĩndĩ thikũ ici marakorwo makĩhanda kana magĩ...

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ ndĩrona ng'ombe cikoretwo ihingĩrĩtwo handũ kana kĩndũ kĩrĩa twĩtaga zero grazing. Arĩmi aingi bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ makoragwo magĩka ũndũ ũyũ na njĩra nene tondũ nĩ ũkoragwo wĩna baita nyingĩ sector inĩ ya ũrĩmi. Baita ĩmwe ĩrĩa ingiuga ũndũ ũyũ ũteithagia nayo nĩ atĩ, ũndũ wa mbere rĩrĩa mũndũ akorwo akĩhingĩra ng'ombe handũ hamwe, nĩ akoragwo akĩgitĩra ng'ombe kuma mĩrimũ, nĩ gũkora atĩ ng'ombe nyingĩ cirutaga mĩrimũ kuumana na kũũrũra kurĩa cikoragwo cikĩũrũra kuma gũthiĩ gicigo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ. Na ũgakora atĩ ng'ombe nĩ ciakorwo cikĩoya mĩrimũ ngũrani ngũrani ta mũrimũ wa ndigana. Oho ng'ombe rĩrĩa ciakorwo ikĩhingĩrwo handũ, mũrĩmi nĩ akoragwo akĩhota gũthondeka hathara ya iria kana baita ya iria. Tondũ nĩ akoragwo akĩramata ng'ombe ciake wega na gũkorwo akĩhe ng'ombe ciake kĩrĩa cirabatarania nĩgetha kuhakikisha atĩ nĩ ciathondeka iria na njĩra nene. Oho ng'ombe nĩ ikoragwo ikĩnyua maaĩ wega kuongerera i...

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ ndĩrona mũmera ũrĩa wĩtagwo mũmera wa plums. Mĩmera ĩno nĩ ĩkoragwo ĩhandĩtwo mĩciĩ ngũrani ngũrani, tondũ ũyũ nĩ mũmera ũtakoragwo ũgĩbatarania ũramati na njĩra nene. Ũramati ta wa kũhũra ndawa, ndũkoragwo ũgĩkwo harĩ mũmera ũyũ. Rĩrĩa mũndũ akorwo o akĩhandĩrĩria mũtĩ wa plums mũgũnda-inĩ wake, nĩ akoragwo akĩrĩkania na mĩhango ya ũmenyeri na wĩra wake ũkoragwo arĩ o gweterera rĩrĩa plums kana nduramuthi ici cigakorwo igĩkũra akorwo akĩrĩa. Nduramuthi nĩ iteithagĩrĩria mũrĩmi tondũ mũrĩmi nĩ akoragwo agĩcienderia ta rĩu iganda irĩa cithondekaga kĩndũ ta jam ĩrĩa ĩhakagwo mĩgate-inĩ. Na kwoguo mũrĩmi agakorwo agĩthondeka bainda nene sector -inĩ ya ũrĩmi. O ho no njuge atĩ mũrĩmi nĩ akoragwo akĩrĩa plums ici, irĩa iteithagĩrĩria mwĩrĩ harĩ kuongerera thakame. Na kwoguo kũnyihia ũhotekeku wake wa gũthiaga thibitarĩ, nĩ ũndũ wa mĩrimũ ta anaemia, ĩrĩa ĩrehagwo na kwaga thakame. Kwoguo no njuge plums nĩ iteithagia...

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ nguona mũmera wa oat. Mĩmera ya oat kana mbegũ cia oat nĩ mbegũ cikoragwo cikĩhandwo, tondũ nĩ iteithagĩrĩria ng'ombe mũno mũno harĩ ũthondeki wa iria. Arĩmi aingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya arĩa mahandaga ng'ombe, kana arĩa marĩmaga ng'ombe nĩ makoragwo mekĩrĩire mũno ũhandi wa oat, tondũ ng'ombe rĩrĩa ciakorwo cikĩrĩa oat nĩ ikoragwo ikĩruta iria na njĩra nene. Na koguo he bata wa mũrĩmi gũkorwo akĩhanda oat mũgũnda-inĩ wake okorwo nĩ ararĩithia mahiũ. Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ nguona mũrĩmi akoretwo anĩkĩte ngano yake barabara-inĩ. No njuge atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria he arĩmi makoragwo makĩhanda oat, nĩgetha oat ũyũ ũkorwo ũkĩendio iganda-inĩ tofauti tofauti. Rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhanda kana akĩanĩka oat, nĩ agiragĩrĩria oat gũkorwo ũkĩguma, na koguo kũmũteithĩrĩria o arĩkia kũgetha agakorwo akĩendia ta rĩu ma agrovet -inĩ.

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ nguona mahiũ ma thenge, mahiũ maya, nĩ mahiũ makoragwo makĩrĩmwo mũno nĩ arĩmi a kũndũ kũrĩa gũtakoragwo na mbura nene, gabica-inĩ gaka, nĩ ndĩrona thenge, kana mbũri cigĩkorwo cikĩnyua maĩ, na ũrĩa ndĩrona gabica-inĩ gaka, no nginya cikorwo ciranyua maĩ rũĩ-inĩ. Arĩmi ta rĩu a rũrĩrĩ-inĩ rwa mathai nĩ makoragwo maigĩte mbũri nyingĩ hamwe hamwe na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia tondũ arĩmi aya ta rĩu a rũrĩrĩ rwa mathai arĩa makoragwo makĩrĩma kuuma kana magĩthama kuuma gĩcigo gĩkĩ kĩmwe nginya gĩcigo kĩrĩa kĩngĩ nĩ makoragwo magĩthĩnĩka na njĩra ya gũkorwo makĩona maĩ, na koguo rĩrĩa mona kamweke ga gũkorwo magĩ makĩona rũĩ ng'ombe kana ng'ombe kana mbũri ciao nĩ cikoragwo cigĩkena mũno tondũ nĩ cionaga gwa kũnyua maĩ. Thenge nĩ mahiũ mangĩkorwo makĩrehera mũrĩmi bainda nene tondũ citikoragwo cikĩnyitwo nĩ mĩrimũ ũkĩringithania na mbũri ici ingĩ.

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩ nguona mĩberethi ĩrĩa ĩkoragwo ĩĩ connected kana mĩberethi na njĩra ĩngĩ ĩrĩa ĩtagwo drip. Mĩberethi ĩno nĩ ĩkoragwo ĩĩ connected ta rĩu okorwo mũrĩmi ena mũgũnda na njaa-inĩ yake nĩ arenda kũhanda kanyeki, nĩ akoragwo agĩ connect mĩberethi ĩno hau nja nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ kanyeki gaka nĩ gakũra wega na gatinakorwo gakĩũma. Aa undũ ũyũ nĩ ũteithagia mũrĩmi kana ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũndũ o wothe gũkorwo atĩ nĩ arathakaria marĩa mamũrigicĩirie na njĩra nene. Oho no njuge atĩ mũndũ angĩkorwo a akĩhũthĩra kĩndũ kĩ kĩndũ ta jet kũnyita ithenya rĩrĩ. Nĩ tondũ atĩ mĩberethi ĩno nĩ ĩkoragwo ĩna goro mũnene mũno na to mũndũ wothe angĩkorwo akĩ afford. No okorwo mũndũ nĩ mũrĩmi wa kawaida na nĩ arenda gũkorwo akĩhanda nyeki oro ĩo mũgũnda-inĩ wake, no ndĩ mũ advice akorwo akĩhũthĩra kĩndũ ta jet ĩrĩa ĩrutaga wĩra o ũmwe ta drip.